Kĩama kĩmwe kĩnene kĩa ũteti bũrũri-inĩ wa Kenya nĩ United Democratic Alliance nĩyo UDA. Mũrũgamĩrĩri mũnene mũtongoria wa bũrũri na nĩye William William Ruto. Kĩama gĩkĩ kĩanjĩrĩirie mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na ĩmwe. Kĩama kĩngĩ nĩ Orange Democratic Movement na nĩyo ODM, mũrũgamĩrĩri mũnene nĩ Raila Odinga. Kĩama gĩkĩa kĩanjĩrĩirie mwaka wa ngiri igĩrĩ na ĩtano. Kĩama kĩngĩ kĩenene kĩa ũteti bũrũri-inĩ nĩ Jubilee Party, nakĩo mũrũgamĩrĩri mũnene nĩ mũtongoria wa bũrũri wa tene na nĩye Uhuru Kenyatta. Kĩama gĩkĩ kĩanjĩrĩirie mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na ithathatũ. Kĩama kĩngĩ kĩnene kĩa ũteti bũrũri-inĩ nĩ Wiper Democratic Movement, nakĩo kĩama gĩkĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa kĩama gĩkĩ nĩ Kalonzo Mũsyoka, kĩama gĩkĩ kĩanjĩrĩirie mwaka wa ngiri igĩrĩ na ithathatũ. Na kwĩna kĩama kĩngĩ ta Amani Nationa Congress na nĩyo ANC, mũrũgamĩrĩri mũnene mũnene nĩ Mũsalia Mũdavadi, kĩama gĩkĩ kĩanjĩrĩire mwaka wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na ĩthano. Kwĩna kĩama ta FORD Kenya, Forum Restoration of Kenya mũrũgamĩrĩri mũnene nĩ Moses Wetangula. Kĩama gĩkĩ kĩanjĩrĩirie mwaka-inĩ wa ngiri ĩmwe, mĩrongo kenda na magana

Maũndũ maya mekagwo kugirĩrĩria nyama kũgĩa rũkũngũ kana gũtangĩrĩrwo nĩ nĩ ngi, kana kũrĩo nĩ nyamũ ta mbĩa, ngui kana nyau, tondũ maũndũ maya magũtũma mũgũri kana mũndũ ũrarĩa nyama ĩno kũrwara, na ndwari imwe nĩ ta salmonella typhi na nĩyo typhoid kwĩna coli na other bacteria infections. Maũndũ maya ũndũ ũyũ nĩũhitithagia nginya mũgũri kuona kũrĩa ũrĩa nyama ĩhana, na kuonania ũtheru wa handũ kuonania ũtheru wa mbucĩrĩ. Maũndũ mangĩ nĩ tondũ wa maũndũ wa ũtheru, ta gĩcunjĩ-inĩ kĩa Public Heath Regulations, na kwĩna maũndũ ta compliance ma ũtheru, na maũndũ ta food safety regulations kũrĩ gĩcigo kĩa thirikari kĩa KED nakĩo kĩraramata kana nyama nĩĩkinyĩte kĩwango kĩa kũrĩo nĩ nĩ andũ. Na ningĩ nyama yagĩtigwo ĩgĩtigwo o ũguo no ĩiywo, mau nĩ mandũ-inĩ manini marĩa matũmaga maũndũ maya mekwo.

Nĩ ngwĩciria kana mũtumia ũrĩa arathiĩ kũheo mwana ema ruo. Ningĩ nĩ ngwĩciria ũrĩa gũtungatĩrwo thibitarĩ-inĩ kana, ũtungatĩri wa ndagĩtarĩ na arigitani nĩũrĩa ũkinyĩirie kĩwango kĩrĩa mũtumia ũyũ ũrathiĩ kũheo mwana ndakũgiĩka, kana nginya agĩa mwana ũrĩa agũtungatĩrwo ũrĩa mwana agũtungatĩrwo, ndawa iria akũneo, nginya ũrĩa agũteithĩrĩrio okorwo ena mathĩna ma ũciari kana nginya mwana nĩaciarwo na mathĩna ma ũciari ũrĩa agũtaarĩria ũrĩa akwĩra mwana ũcio. Na maũndũ mangĩ nĩ ta, ongorwo ena andũ a kũmũteithĩrĩria ta aciari kana mwendwa wake, kana kinya arata haha nĩ ta ũrĩa akuma thibitarĩ kana thibitarĩ ĩna ũtungata mwega wa nginya ũrĩa akũrutwo thibitarĩ-inĩ na akinyio gwake, kana nginya maũndũ ma mbeca iria cia arendekana nĩ cia thibitarĩ. Maũndũ mangĩ nĩ ta ũrĩa thirikari ĩrateithĩrĩria atumia kũheo mwana na kũrũgamĩrĩra mbeca iria ciredekana na cikũhũthĩka tondũ wa ũtungata ũcio wa kũheo mwana.

Kũigithia nĩ maũndũ marĩkũ ingĩka kana ingĩhũthĩra mbeca ciakwa ndĩrĩ o mũnini nĩguo ũkũrũ-inĩ ndigagĩthĩnĩke. Wũigithiua wa kĩmbeca ta kũgũra stock bonds, mutual funds kũrĩ na ciama kana na Sacco, wũigithia wa kĩbiacara nĩ biacara ĩrĩkũ ingĩanjia, nĩ maũndũ marĩkũ ndĩrabatara nĩguo kwanjia biacara, ũigithia wa kũgũra nyũmba kana nginya mĩgũnda, wũigithia wa kũrĩma kana kwanjia kũgũra mũgũnda, ũrĩmi ũrĩkũ ũngĩndeithĩrĩria. Kana nginya nyamũ irĩkũ ingĩiga nĩ ng'ombe, nĩ ngũkũ nĩ ngũrwe kjana nĩ wigithia wa gĩthomo niĩ thiĩ ndĩthomithie kana thomithie mũndũ ũngĩteithĩrĩria ndĩ mũkũrũ na ndigagĩthĩnĩka. Na maũndũ-inĩ maya nĩ mateithagĩrĩria mũndũ kũhingũka hakiri na kwanjia kũrora gabere ũrĩa maũndũ magakorwo rĩrĩa wauma wĩra kana wĩra ũngĩthira mũndũ angĩnyitĩrĩra atĩa.